Bo kamanut ngeyai boisioni ndamuun agere boisioni ale tuguuk che Mii nyook chutoon ko mara pandeek che kiketem en mbar bo kamanut ingetem pandeek, pandeek ii keteme asikyaam en gaah yaan kabiit rupeet anan anan pandeek ii keteme asikyaldaa che chaang pandeek ii kesichei rapinik ,rapinik chutoon kotaretii biik en boisiosiek koot kyaleen amitwagiik alaak che kyame kiayae kora boisioni asiketareteen biik che seretos kigochiin biik che seretos sikonyoor cheame.

Bo kamanut koroi en biik ab kokweet ndamuun koroi agere ale busiek chaan kikwanyei bo kamanut ndamuun koroi en kokwet ii kekwanye koek kimyeet asikwaam lakook che mengechcheen ame kora biik che eecheen yaan kishorore ndamuun koroi kyale en dukeet ndamuun makali koroitaan kotaretii bik kechapeen amitwagiik kimyeet notoon.

Tuguuk che bo kamanut en Yu agere mashinisheek, mashinisheek chutoon agere ale icheruu mwanig ,mwanig chutoon che cheruuh mashinisheek agere ale mwanig ab ovacado, avocado kora rurutiik che manguu en mbar logoek che kichapeen ageib iba kechapeen mashinisheek asikomaang mwanig che kebaisheen maran ko mwanig kechapeen amitwagiik.

Kit ne tesetai en Yuu agere biik che kaliach ingoraik che kergei , miten che kalaach in ingoroik appronishek che nyalilen komiteen ne kalaach ne talelian Ko kiit ne tesetai en Yuu agere ale ovacado chekakebuut chechaang che nyalilen agere kora ale ovacado chutoon agere ale kagipangaan en lainisheek, miten aany mashinisheek cheibe ovacadosheek chutoon maraan ovacado chutoon keibe kechapeen mwanig mara keibe kechapeen mwanig chekibaisheen.

Ndaker boisioni ii kiit ne abwate abwate ele kipchaptai mwanig mwanig chutoon, ko mwanig chambo chaang kichapeen ngweek anan ko mwanig che kichapeen makatinik agere terenik che chaang che talelian che kakipangan ,bo mwanig cherkenushek chutoon kiit na abwate ngunon abwatii ale kibakerangyyin mwanik terenik chutoon chaan kibaisheen kebeleen ngweek anan chaang kibelen magtinik agere kole miten mashinisheek che kechapeen korotweek chutoon.

Ngamnatet ne nyaluu kotinyei chitoo en Yuu ii konyaluu konai chitoo ole kinamndai mashinisheek chutoon nyaluu konai ele kinamndai ndamuun mara kotinyei maat tuguuk chutoon ko mara kobele biik kora ko nyaluu konai elekisomandai ngalek chekakisir en Yuu nyaluu ko psomaniat chitoo ngalek che kisirei en Yuu koyachei koekewaan kole mwae nee ngaleek chutoon anan ko nee chekikisir en yutoon, garrik chekibaisheen en yutoon Mara ko mashinisheek anan ko maat nekibaisheen en yutoon.

Kiit ne tesetai en Yuu agere biik bichutoon agere ale miten kariit oriit maraan komutii bichutoon kobaa olebendii anan maraan kobendii bichutoon ematinweek alaak agere kora chitoo neka tell chichitoon katelel ko mara ko chitoo neumii rapinik maran komachei koyum rapinik che bo bichutoon kakimutii ndamuun maraan ko boisienyin koyumaat rapinik maran kigigachi chii tugul boisienyin ko bichutoo kora agere ale mi kariit oriit maraan miten ole bendii.

Ndaker kii ko kiit ne nyonei metinyuun ko rapinik, koroitaan kora mara yaan imae iyaal rapinik che kibirtaen simoit keyaleen rapinik chutoon ireyuu sibirtee simoit ongalali ak chitoo nekemachei ongalali tuan miten kora ele ke sameen rapinik mara ko yaan metinyei rapinik anan ko mara yaan imache rapinik che machei ibaisheen ko Mii elekesameen yutoon situun iwektei Yoon kaisiich agere kora ale miten ele kicheruneen rapinik chemii simoit maraan yaan imache icheruu rapinik che Mii simoit kobwa Inaam en neut komii ole kicherundaa, miten kora ole kiyaktaen rapinik mara yaan imachei iyakyii chitoo rapinik nemiii ole loo anan ko maraa yaan Mae koyaguun chitoo rapinik kobwaa simoit komii ele kechile en yutoon.

Bo kamanut boisioni, achame boisioni ndamuun agere ale miten chitoo nekagigochi tuguuk, kagigochii tuguuk che buuch maraan komache kotareteen gei agere ale kagigochii chichitoon maraan ko rapisheek che kagigochii ,Mrs mirriam maingi kigochiin rapisheek chutoon kotareteen gei maran kwaleen amitwagiik anan kwaleen tuguuk alaak.

Bo kamanut keyai boisioni en kokwet ndamuun, yachei kenai ele kiyaitaa boisiet maraan yaan imache iteeb ole kiyaitoi boisiet kebendii yutoon akiteeb anan ko maraan yaan kimache ichaap simoisiek kebendii yutoon taam yaan kigo yait simoit anan ko mara yaan kikoesie kobois kibendii yutoon ndamuun kinetegei tuguuk che chaang kebaa yutoon che komakongeen ngebaa yutoon, kibendii kora yutoon asikonetoin chitoo ele kiyaitaa boisiet ab mbaar.

Abwate ayae boisioni be tai ndamuun boisioni koba kamanuut ndamuun boisioni inginetiin Kotor inae chitoo, ele kiyaitaa kassit kebaisheen mashinisheek chutoon chuko koituu, boisioni kora kinete biik ele kisomandaa en boisioni kebaisheen mashinisheek chutoon chu koituu, boisioni kora achame ndamuun kinae tuguuk chechaang ingebaisheen mashinisheek chutoon inae kiit ne tesetai en emet.

Ngamnatet ne yachei kenai en boisioni ii , koyachei konai chitoo ole kibaishaitoi mashinisheek chutoon, kompyutausheek chutoon koyachei konai chitoo ole kiyatitoi ,yachei kora konai ele kimistai yachei kora konai ole kichargegendai chitoo ndamuun sikoyaak boisioni nitoon ko kagonai chutoon tugul, yachei kora ole kichargegendai koroitaan anan ko ole kimistaa maraan olan Kako kobiit kiit ne yaa koyachei konai ole kimistaa ko kariit chekimiseen en yutoon kora ko kompyutausheek chutoon kora konyoluu kebaisheen maat nebo stimeet .